Nĩ harĩ bata mũno gũkũria matunda na matunda rĩrĩa wamakũria, mũgũnda-inĩ waku me maingĩ, nĩmagucagĩrĩria indo ta njũkĩ na njũkĩ nĩ ũrakĩmenya cioka kũmatha cukari kũrĩa mahũa-inĩ ma matunda maya cicokaga kũrĩa mĩato-inĩ ya cio cigatũthondekera ũkĩ, ningĩ matunda rĩrĩa wahanda nĩ ũmendagia kwoguo thũgũrĩ, magakorwo me thũgũrĩ-inĩ na kwoguo nĩ marakũrehera mbeca. Matunda maya ma dragon fruit nĩ mega mũno tondũ nĩ mateithagia mwĩrĩ na njĩra nene mũno, nĩ matunda me goro mũno kwoguo nĩ matunda maratwarĩra mũrĩmi ũyũ mbeca nyingĩ mũno tondũ ũngĩthiĩ kũndũ ta supermarket, kwa mũhiaono supermarket ya Naivas ũkoraga itunda rĩrĩ rĩa dragon fruit rĩrauma ngiri ĩmwe, rĩrĩmwe na ũramakora ona matirĩ na matunda maingĩ mena matunda ta ikũmi kwoguo nĩ kwonania itunda rĩrĩa nĩ rĩa mwanya mũno nĩkĩo rĩna goro ũguo, na nĩkĩo wonaga ona andũ aingĩ ona matiũĩkaine gũkũ icagi-inĩ ona kana, andũ aingĩ matimoĩ mũno tondũ matunda maya nĩ mabata na nĩ magoro na nĩ mathondekaga njohi.

Rĩrĩa andũ arĩa marutaga wĩra wao mataũni-inĩ na matiraheo ranji mawĩra-inĩ mao nĩ ũkoraga rĩmwe marathiĩ kwĩyethera ranji na kũu nja wa wĩra-inĩ ũrĩa mararuta, na kwoguo mathiaga makagũra ranji ciao magathiĩ kũrĩra handũ ha mũingĩ kũrĩa taũni, he handũ hakoragwo hatigĩtwo nĩ Kanji handũ hena itĩ na kanyeki na tũmĩtĩ twa kũrehe kĩruru wega ũgakora hau nĩ ho andũ marathiĩ magaikara makarĩa ranji yao makarĩkia magacoka wĩra-inĩ. Ningĩ no ũkore andũ aingĩ nao mathiĩte hau kũhetũkia mathaa ũgakora mena chase kana draft no gũthaka marathaka harĩa rĩrĩa angĩ harĩa marathaka karata, no ũkore mũndũ ũngĩ aikarĩte tu ahoreire no gwĩciria areciria akĩnyuaga gasoda gake o kahora o kahora kana tũma, ningĩ nĩ ũkoraga andũ angĩ maikarĩte hau na laptop ciao no wĩra mararutĩra hau mararuta wĩra makĩhũtagwo nĩ rĩera itheru, rĩera ihoreru, rĩera rĩtarĩ na ũrugarĩ andũ arĩa mararutĩra handũ o hothe nĩ ũkoraga andũ acio nao nĩ monekaga kaingĩ kaingĩ eeh kũrĩa kũndũ kwa mũingĩ na kũu ũguo nĩ ũkoraga nĩ handũ ha mwanya mũno na nĩ ũkoragwo handũ ha gwĩkĩrwo takataka ũguo nĩ handũ hendaga kũmenyerwo mũno makĩria.

Mbica nĩciabata mũno na nĩcio itũteithagia kũririkana maũndũ marĩa twekĩte nahau kabere marĩa, rĩngĩ nĩwĩkaga maũndũ maingĩ ũgakorwa nĩũrathii ũkariganĩriwo, nowakorwo nĩwahũraga mbica ũkahũrwa mbica wĩ ũndũinĩ ũcio, mbica ĩyo nĩrĩkũririkanagia ũndũ ũcio kana warĩ mwega kana warĩ mũru na nĩũrenda kũiga mbica ĩyo nĩgetha ũririkanage, kwoguo mbica nĩcĩamwanya mũno. Mbica rĩngĩ nĩũkoraga rĩrĩa andũ ta bamĩrĩ macemania nĩũndũ wa ũguo mathiaga magatigana harĩa marathii gũthũkũma mathii magathũkũme, arĩa marathii cukuru mathiĩ cukuru, ũgakora nĩmegũikara mũno mangĩgacemania rĩngĩ na kwoguo magatua matua makũhũra mbica nĩgetha mũndũ ĩmũririkanagie akamĩkĩra harĩa ũguo thimũinĩ yake nĩgetha aririkanage, ningĩ nĩũkoraga andũ arĩa mena ciana ciao nĩmaciendete mũno nĩamuhũrĩte mbica agekĩra haha thimũini yake akamĩceta ĩta wallpaper nĩgetha onage mwana ũcio ũkamenya ena responsibility kana ena wĩgĩrĩrĩki wa gũshurĩkĩra mwana ũcio tondũ nĩ wake na akaririkanaga atĩ nonginya aturage amwendete.

Rĩrĩa andũ erũ macemania, andũ ta erĩ ũguo kana atatũ, nĩũkoraga andũ acio, kana makorwo macemania wĩra-inĩ kana makorwo macemania handũ ngari-inĩ, o harĩa macemania nĩũkoraga andũ acio marenda kũmenyana, tondũ matingĩgĩtinda makirĩte, kwĩ andũ matahotaga gũikara makirĩte. Kuoguo ũgakora mũndũ ũcio nĩ arambia kwarĩria arĩa angĩ nĩ atamoĩ nĩgetha mamenyane. Ũgakora nĩmarenda kũmenyana we wĩ wa kabira ĩrĩkũ, ũyũ ũngĩ nĩ wa kabira ĩrĩkũ, no ũgakora tarĩngĩ no ũkore makorwo othe nĩ Agĩkũyũ, rĩrĩa macemania marĩ othe marĩ Agĩkũyũ megũkena mũno, tondũ mekwambia kwaria luga ĩrĩa mamenyerete. Tarĩngĩ mamenyerete kwaria Gĩkũyũ kuoguo mekwambia kwaranĩria Gĩkũyũ tondũ nĩkĩo mamenyerete na nĩkĩo mekũhota kũiguithania wega. Ũgakora ũndũ ũcio nĩ wa gũkenerera mũno. Makambia kũrania mĩhĩrĩga yao, makambia kũririkanania maũndũ maingĩ. Makambia kinya ona gũthomithania maũndũ ma o mũndũ agoka na maũndũ makwao akambia kũheana hau, na kuoguo rĩrĩa andũ erũ macemania, no nginya marie na ndeto ciao cikoragwo ciĩ ndiku mũno.

Rĩrĩa ũkũona wabici ta ici cia thirikari nakũrĩa matũrainĩ, ũndũ ũcio nĩũngenagia mũno tondũ nĩũmeyaga atĩ thirikari nĩhotaga gũkinyĩra andũ arĩa marĩ kũrĩa icaginĩ kũrĩa kũraihu kũrĩa thĩinĩ biũ biũ nĩmarahota gũkinya. Koguo nĩ kuonania atĩ motungata ma thirikari nĩmarakinya kira handũ tondũ akorwo nĩ andũ itũra rĩu megũka kũu wabici icio mamathe ũtungata ũrĩa marenda na nĩmekũhingĩrio. Nĩũkoraga wobici ici ciĩna nginya madagĩtarĩ nĩũkoraga wabici ici ciĩ na andũ aingĩ mũno a thirikari a honge ngũrani cia thirikari na koguo ndũngĩaga ũteithio ũrĩa ũrenda no korwo matirĩ na ũteithio ũcio o nĩo magũbuatĩrĩra nĩgetha matigĩrĩre nĩmagũteithia tondũ nĩmakĩrĩ ngĩnya na ngari cia thirikari na indo ta icio. Nĩũkoraga wobici ici nĩirĩ mabata maingĩ mũno kũrĩa icaginĩ na koguo nĩ wobici cibatie ciongererwo mbeca nĩ thirikari nĩgetha cikũre na ciandandũke, na mandandũre motungata marĩa maratwarĩra andũ kũrĩa icaginĩ nĩgetha onao maigue ta arĩa angĩ me kũrĩa mataũninĩ.